Bengi dwaro ni nyaka ng'ato bed gi opande mare, namba mar simu kendo keto kogno mar signature e form ma ibiro miye mondo ojasi.

Passport ikawo e office mar jo Huduma mayudore e kar ohala ma edier town yoo office jo kaunti ma Kisumo.

Jauso agoyo mos kuom thagi matin, aneno ka omwom mar chenj ma idwokona tin ma opogore gi mowinjo bed ni idwokona bang' kane aseng'iewo mogo kae. Kiyie to ng'i kendo maber mondo ing'e wachno maler kabe en e yoo mowinjore.

Apps konyo jopuonjre yudo weche ma nya sani mondikie mbui, kendo olero tiend weche mang'eny eyo matut. Ginyalo konyo wa loko dhok ma opogore e yo makare.

Ayudo rieko manyalo tiyo go e yor menyo kendo e yor konyo go jopiny kata sirikal gi paro maber manyalo gero gwenge kod piny wa ma Kenya.

Teknolojia konyo jofwambo mondo ochop ir jopiny e yo mapiyo, kendo okonyo sirikal mondo ochop kuom ogendini mang'eny ka gidwa chiwo kony ne jopiny. Otego yore mag pur , mag somo kod arita mar aluora mar gwenge.

Agoyo mos adwa mana lero nu ni otiko momiya ok owinjo bed mara nikech gik mondikie ok en gik moting'o nying gik mang'iewo .Koro akwayo mondo ung'iye maber kasto kuyie tulokna go mondo umiya mara moting'o nying gik manyiewo tee.

Achiwo lipotne ne jotend rito aluora mondo obed maler mondo gimany gimaketho kor luasi. Anyalo jiwo ogandawa mondo opidh yiende makelo koth kod muya maler maji yweyo.

Wapidho yiende mang'eny mondo lee mag bungu oyud kama gidakie . Rito yien moting'o olemo mag bungu bende wang'iyo mondo lee machamo olemo owenegi olemb bungu go.

Atiyo gi peng' gokinyi. Akalo ekind nyamburko mapiyo piyo mondo kik amok kuonde ma nyamburko odino maok dhi mondo achop e tich ewang' saa.